Gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri nĩkĩo kĩgucagĩrĩria akenya mũno, gĩtũmi nĩ tondũ, mũtongoria wa bũrũri, nĩwe ũtuaga matua marĩa menene mũno mangĩhutia ũthii wa na mbere wa Kenya ĩ yothe, na kinyagia mũtũrĩre wa mũndũ kĩũmbe, ningĩ akenya nĩ mendaga gũthura mũtongoria wa rũrĩrĩ rwao, na rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri arauma rũrĩrĩ rwao nĩ makenaga mũno, koguo, nĩ momanagĩrĩria maumĩre hĩndĩ ya gĩthurano, nĩguo mathure mũtongoria ũrĩa marenda.

Rĩtwa rĩrĩa rĩhũthagĩrwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa rwa mũtumia nĩ Wanjiru na kũrĩ o ũguo, marĩtwa mangĩ mahũthagĩrwo mũno nĩta Wangari, Wambui, Njeri na Wangui. Ningĩ harĩ athuri rĩtwa rĩrĩa rĩtũmagĩrwo mũno nĩ Kamau athuri aingĩ nĩmetagwo rĩtwa Kamau rũrĩrĩ-ini rwakwa rwa gikũyũ no ningĩ marĩtwa marĩa mangĩ mahũthagĩrwo kũrĩ athuri nĩ ta Mwangi, Kimani, Ndungu, Mwaura.

Ndĩrona andũ erĩ mena wathe wa mwĩrĩ, ũmwe nĩ mũtumumu no e mũtumumu nĩ arahota kwandĩka ũguo nĩ kuuga nĩ mũthomu. Ningĩ ũyũ ũngĩ wĩna wathe ena wonje no ni arahota gũthoma kĩrĩa ũyũ mũtumumu arandĩka ningĩ nĩ ndĩrona ngabana wa Kĩrĩnyaga ũrĩa wĩtagwo Ann Waigũrũ. Ngabana ũyũ nĩarutĩte wĩra mũnene wa gũcokanĩrĩa andũ makĩria atumia na akona ũrĩa mekũhota kũrĩma ngũkũ.

Ũyũ nĩ mũrwaru, ũrathimĩrwo nĩ ndagĩtarĩ kana ena thĩna wa thakame gũteng'era. Kaingĩ, andũ arĩa mena thĩna ũyũ wa thakame gũteng'era, nĩ makoragwo na dariri ta gũturwo nĩ mũtwe, kũigua thiũrũra, na kũremwo nĩ kũrĩa ũrĩa kwagĩrire. Mũrimũ ũyũ kaingĩ nĩ ũgũmagĩra andũ arĩa akũrũ na arĩa rĩngĩ matarĩ na ũhoti wa kĩ-mbeca wa gũthiĩ thibitarĩ-inĩ nĩguo magathimĩrwo, ũguo nĩ ũndũ wa bata mũno kũheana motungata ma tũhũ, ma gũthima andũ kana mena thĩna ũyũ wa thakame gũteng'era.

Mĩnungo ya mĩmera ĩmwe nĩ ĩthũirwo mũno nĩ tũtambi koguo rĩrĩa wahanda mĩmera ĩno gatagatĩ ka mĩmera ĩrĩa ingĩ tũtambi tũtikũhagĩrĩria, mĩmera ta ya gĩtũngũrũ nĩthũirwo mũno nĩ tũtambi tondũ nĩrutaga mũnungo mũru, koguo rĩrĩa wahanda nyeni ciaku kana mboco na mbembe nĩwega kũhanda gĩtũngũru gatagatĩ ka indo icio nĩguo tũtambi tũtigakũhĩrĩrie hau na nyeni ciaku itikũrĩo nĩ tũtambi.

Nyamũ ta nyoni na kĩmbu, nĩtuo tũrĩaga mĩnyongoro na tũtambi tũrĩa tũkoragwo twĩhithĩte mĩmera-inĩ yaku, nĩguo tũrĩage mĩmera yaku o kahora. Kuoguo rĩrĩa kĩmbũ kĩ mĩmera-inĩ yaku, nĩkĩgiragĩrĩria tũtambi gũkuhĩrĩria mũmera ũcio. Natuo tũtambi nĩtuo tũcũngagĩrĩria mĩrimũ ya mĩmera yaku. Kuoguo, rĩrĩa waingata tũtambi, mĩmera yaku nayo ndĩrwaraga. Mũthia, tũnyamũ tũtũ nĩtuo kĩmbu na nyoni, tũgateithĩrĩria ũkũria wa mĩmera yaku.

Nĩhandaga thũkũma nyingĩ mũno no tũtambi nĩtwendete kũrĩa thũkũma mũno. Rĩmwe nĩngoraga atĩ thũkũma nĩ iranenehete na ithangũ rĩkaneneha makĩria no ngĩcoka tũtambi tũrĩte ithangũ rĩũ tũkarĩnina. Kũhũrana na tũtambi tũtũ nĩhandaga itũngũru gatagati wa thũkuma. Tũtambi nĩtũthuire mũnungo wa gĩtungũrũ na koguo rĩrĩa twaigua mũnungo ũcio nĩkũra tũraga. Na ningĩ ingĩona tũtambi nĩtũrarĩa thũkũma ciakwa nĩndĩihũraga ndawa.

Ndwaraga mahiũ makwa mũnandainĩ nĩguo kũhũrana na tũtambi tũrĩa tũkoragwo twĩhithĩte rũa-inĩ rwa ng'ombe ningĩ nĩhataga na ngathambia mĩharatĩ yothe ya mahiũ makwa na ngathabia nginyagia ciugũ ciothe cia mahiũ nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ wa tũtambi tondũ tũtambi twendete gũikara kũndũ kwĩna gĩko. Ningĩ ngĩgũra irio cia ngũnia ndigagĩrĩra atĩ nĩndacagũra iria cithondeketwo na ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe yakwa ĩna irio iria ciothe irabatara kũrĩa o mũthenya o mũthenya.

Njĩtaga ndagĩtarĩ wa ng'ombe na ngamũĩra athime ng'ombe ciakwa mĩrimũ ĩrĩa ingĩkorwo nayo. Ningĩ nĩndĩmũragia anjĩre nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩcũngĩrĩria mĩrimũ ĩno kana nĩkĩ ingĩka nĩguo nyihanyihie mĩrimũ thĩinĩ wa ng'ombe ici. Nake ndagĩtarĩ ũyũ nĩanjĩraga kana rĩngĩ nĩ irio ndĩrabatara gũcenjia, kana rĩngĩ nĩ ciugũ ciĩna ũhehu, kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩkĩrehe mĩrimũ ĩno, ningĩ nĩngũraga ndawa iri ndagĩtarĩ ũcio endekithia narua mũno.

Rĩrĩa kwaura mũno mĩmera ta thibinanji nĩĩrwaraga mĩrimũ ta wa kũhĩa nĩ mbaa, na ĩgacenjia nginya rangi ĩkagĩa na rangi mũirũ kana rĩngĩ ĩkahoha, ningĩ rĩrĩa kwaura mũno tũtambi natuo nĩtũgũmagĩra mĩera tondũ nĩtũmamenya atĩ rĩu nĩrĩo mĩmera ĩ mĩororo tondũ nĩĩrakũra nĩũndũ wa ũigũ wa tĩrĩ. Naguo rĩrĩa kwara mũno nyoni rĩngĩ itikoragwo na irio koguo cigoka mũgũndainĩ waku na ikarĩa akorwo nĩ mbembe ũhandĩte, kana matunda mangĩ marĩa ũngĩkorwo ũhandĩte nĩguo cione irio ciacio.

Wambere no ũhũthĩre mũhu wa rikoinĩ ũwĩitĩrĩrie igũrũ wa mĩmera yaku na igũrũ rĩa tĩri. Mũhu nĩ wa bata mũno harĩ kũhũrana na tũtambi, wa kerĩ, no ũhande mĩmera ta gĩtũngũrũ, ĩrĩa ĩthuirwo nĩ tũtambi. Tũtambi nĩtũthuire mũnungo wa gĩtũngurũ koguo rĩrĩa wahanda mũmera ũyũ wa gĩtũngũrũ gatagatĩ wa mĩmera ĩno ĩngĩ nĩigiragĩrĩria tũtambi gũka mũmeraini ũcio na rĩrĩa wagirĩrĩria tũtambi nĩwahũrana na mĩrimũ tondũ tũtambi nĩtuo tũrehaga mĩrimũ.

Waru kaingĩ nĩihohaga ĩngĩaga maĩ ma kũigana koguo rĩrĩa kwaura mbura nini nĩwagĩrĩirwo nĩ gũthikĩrĩra waru ĩno nĩguo tĩri ũrĩa mũigũ ũke na igũrũ na mũmera waku ũhote kũgucia maĩ mau me tĩrinĩ. Ũngĩaga gũthikĩrĩra waru maita ta merĩ kana matatũ wari ĩyo ndĩkũraga no kũhoha ĩhohaga. Ningĩ rĩrĩa kwĩna heho mũno waru yaku nĩihĩaga nĩ mba na ĩkahoha. Koguo nĩwagĩrĩirwo nĩ kũhuhira waru ciaku nĩguo itikahĩe nĩ mba.

Thĩna ũrĩa ũgomagĩra nyanya thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa mũno mũno nĩkũhĩa nĩ mbaa. Rĩrĩa kwĩ na heho mũno nyanya citũ nĩcihĩaga nĩ mbaa. Kũgirĩrĩria nyanya itikahĩe nĩ mbaa andũ kaingĩ nĩmacihuhagĩra rĩrĩa ciĩ nini. Onagũtuĩka dawa cia kũhuhĩra nyanya rĩmwe ciĩ goro mũno, nĩbata mũno kũhuhĩra nyanya ciaku handũ ha cithũke ciĩ ciothe. Ningĩ nyanya nĩibataraga maĩ ma kũigana kuoguo rĩrĩa nyanya cianjia kũhoha nĩũbatiĩ ũcitĩrĩrie mai maingĩ tondũ nĩ ibataraga maĩ maingĩ muno.

Ĩĩ nĩkũrĩ thĩna mũnene mũno wa ũhoti wa kũgũra bataraitha thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa. Thĩinĩ wa gicigo gĩakwa gũtirĩ na andũ aingĩ atongu koguo andũ arĩa mahotaga kũgũra bataraitha ici nĩ anini mũno na ona rĩrĩa wagũra bataraitha ĩno, tondũ gĩcigo gĩakwa gĩ thĩini mũno kũrĩa ngari itakinyaga ũrĩhagio mbeca myingĩ mũno gũkuirwo. Nĩũndũ wa ũndũ ũyũ andũ nĩmakayagĩra thirikari manyihanyihie mbei ya bataraitha nĩguo arĩmi mahote kũrĩma irio ciao matikagũmĩrwo nĩ ng'aragu.

Ihinda rĩega rĩa kũhũthira bataraitha nĩ rĩrĩa kwaura. Rĩrĩa kwaura bataraitha ĩgatukana na maĩ naguo mũmera ũkahota kũgucĩa wũigo ũcio wa maĩ ũrĩ na bataraitha. No ũngĩkĩra bataraitha rĩrĩa kũmĩte mũno mũmera waku nĩkũma ũkũma makĩria tondũ ndũrahota nginya kũgucia bataraitha ĩno. Ningĩ kwagĩrithia ũhũthĩri wa bataraitha mũno nĩ kwaga gũitĩrĩrĩa mũmera waku bataraitha, no ũgatigĩrĩra atĩ bataraitha wamĩtukania na tĩri kwoguo ũgekĩra bataraitha ĩno gĩtina inĩ kĩa mũmera na ũgatigĩrĩra atĩ nĩyatukana bĩũ bĩũ na tĩri.

Ũyũ nĩ mũthuri mũkũrũ wa kuma rũrĩrĩ rwa Maathai, na nĩ mũbira arahũra. Ningĩ mũthuri ũyũ nĩakuwĩte mũtĩ wake wa kũrĩithia mahiũ. Andũ a kuma rũrĩrĩ rwa Maathai, rĩrĩa mararĩithia, nĩmakoragwo na mahinda mega, magũcokanĩrĩra na kinyagia kũhũra mũbira, kana gwĩka maũndũ mangĩ marĩa mamakenagia. Andũ arĩa angĩ nĩmeroreire mũthuri ũyũ mũkũrũ akĩhũra mũbira ũyũ, magagete mũno.

Andũ a rũrĩrĩ rwakwa matũmagĩra kibikibi gũkua mĩrigo mĩritũ, ta makũnia maritũ ma cukari kana makũnia ma mũcere, kũmatwara kũndũ kũrĩa kwĩ thĩiniĩ mũno kũrĩa ngari itakinyaga. Ningĩ, mũndũ angĩkorwo arathiĩ kũndũ gwĩ thĩiniĩ mũno, na nĩgũtukire agacererwo nĩ kũinũka, nĩakuawgo nĩ kibikibi ĩno, agakuo e wiki kana marĩ erĩ, na agakinyio kũndũ kũrĩa ngari itakinyagio. Kibikibi nĩihũthĩirie andũ a rũrĩrĩ rwakwa mũtũrĩre mũno na njĩra njega.

Ũraria ũkĩũraga, na ndũraiguĩka wega ũrĩa ũrauga. Ũũ nĩtondũ no gũkorwo thimũ yaku ĩna thĩna wa kũrĩa mũndũ aiguagĩra kana kũrĩa aragĩria. Kuoguo, no ũtũcerere thĩiniĩ wa nduka-inĩ citũ nĩguo ũrorerwo thĩna wa thimũ yakũ nĩ ĩrĩkũ. Ndũkũrĩhio marĩhi ona mamwe angĩkorwo mĩaka ĩrĩ ndĩhĩtũkĩte kuma rĩrĩa wagũrire thimũ ĩno. Nĩtũgũgũthondekera tũhũ kana ĩngĩkorwo ndĩngĩagĩra, tũkũhe thimũ ĩngĩ tũhũ.

Ann Waiguru ũria nĩ mũtongoria wa gĩcigo gĩa kĩrĩnyaga, arĩ igweta mũno nĩũndũ wa gũcokanĩrĩria atumia na kũmonia ũrĩa mangĩhota kũrĩma ngũkũ na makonaga matumbĩ marĩa marĩendagia na magĩe mbeca nyingĩ mũno. Muteti ũngĩ ũĩkaine mũno nĩ Ndindi Nyoro ũria uheanĩte thukuru cia tũhũ, andũ a gicigo giake matirĩhaga kĩndũ onakĩ thukuru - inĩ na nĩmaheagwo irio cia tũhũ ũndũ ũyo nĩũgegetie mũno na agatuĩka kĩonereria mbũrũri -inĩ mũgima.

Wa mbere nĩ gũtigĩrĩra atĩ wĩna mbeca njiganu cia kũgũra irio cia ngũkũ, tondũ rĩrĩa ũrĩithĩtie ngũkũ nyingĩ, nĩ ibataraga irio nyingĩ, na kũgũra irio icio, ti mbeca nini, koguo wamba waiga mbeca cia kũgũra irio mwanya, ũcoke ũige mbeca cia kũgũra dawa mwanya, tondũ rĩrĩa ngũkũ ĩno ĩngĩrwara, no ĩbatare dawa, na dawa icio, citikoragwo na mbeca nini kũigũra. Ningĩ ũtigĩrĩre wĩna maĩ ma kũigana, kana nĩ gũtahĩra ngũkũ ici maĩ rũi, kana kũrĩa ũrĩrutaga maĩ, wambe ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũramenya atĩ kũrĩa ũrĩrutagĩra ngũkũ ici maĩ. Wĩna indo icio ithatũ, nĩ ũkũhota kũrĩma ngũkũ wega mũno, tondũ kũrĩma ngũkũ nĩ ũndũ wa raithi mũno.

Ciana ici cĩa cukuru wa mũthingi wona ciakũra ciũĩ gũtũmĩra tekinoronjĩ iria ĩroka nĩ ĩgũkorwo cirĩ na mũthingi mwega mũno tondũ maũndũ marĩa marĩkĩkaga matukũ megũka marĩbataraga o tekinoronji gũkĩra nginyagia wĩra wa mũko. Nĩ ũndũ wa ũthiĩ wa nambere maũndũ maingĩ nĩ macenjirĩe na matibataraga gwikwo na mũko. Kwoguo rĩrĩa ciana ici nini ciathomithio tekinoronji kuma ũ ciĩ nini nĩ cirĩteithikaga mũno maicainĩ macio.

Rũrũ nĩ rũĩ rwĩ kũndũ kũaraganu, na maĩ ma rũĩ rũrũ, matiratherera wega. Rũĩ rũrũ rwĩ gatagatĩ ka mũtitũ, kũndũ kũrĩa kwĩna mĩtĩ mĩingĩ na nĩkũronekana gwĩ gũthaka mũno na gwĩ gwakũgucĩrĩria. Ningĩ rũĩ rũrũ, rwĩna honge cia mĩtĩ gatagatĩ-inĩ karuo, kuonania atĩ kwarĩ na mĩtĩ mĩhande, no ĩgĩcoka ĩgĩthererio nĩ maĩ. Rĩngĩ wona kwaura, rũĩ rũrũ nĩrũgũtherera wega.

Twambagia na kwĩharĩrĩria mũthenya ũmwe mbere ya gwĩka ũhiki ũyũ wa kĩ-ũndũire. Nĩtwambagia na kwĩharĩrĩria na nyĩmbo iria tũkaina mũthenya wa ũhiki. Tũkeririkania nyĩmbo cia kĩ-ũndũire. Ningĩ, tũgatumithia nguo cihanaine cia kĩ-ũndũire iria tũgekĩra mũthenya wa ũhiki. Nĩtũharagĩrĩria kinya irio cia kĩ-ũndũire iria ikarĩywo mũthenya wa ũhiki. Ningĩ, athuri na atumia a itũũra aria makaria ũhiki-inĩ ũyũ wa kĩ-ũndũire nĩmetagwo na makarĩkanĩra ũrĩa makauga.

Aca onagũtwĩka thĩrikari nĩyerĩire andũ ethĩ atĩ nĩkũheyana motungata ma kwĩruta kũgerera intaneti cukuru -inĩ, ndĩrĩ yahota kũhingĩa ũndũ uyo, gĩtũmi nĩ tondũ onagũtwĩka nĩyeranĩire nĩ kũheyana komputa cia tũhũ ndĩrĩ yahota kũheana komputa icio iria ciana nini cirĩtũmagĩra cigĩthoma, ũũ nĩkuga atĩ onakorwo mathomo maũ nĩmaheyanĩtwo andũ aingĩ anini matirĩ na ũhoti wa kũgũra komputa irĩa irambatara gwĩka mathomo maya.

Thungura kaingĩ yendete kũrĩa irio nyũmũ, koguo mũndũ ũrenda kũrĩithia thungura nonginya amenye kũrĩa arĩmĩrutagĩra irio nyũmũ. Kana nĩ kũmĩgũrĩra kana kũrĩa arĩcirutaga. Ningĩ thungura nĩyendete kũrĩa mahuti ma gĩthaka, koguo akorwo nĩũkũrĩithia thungura nonginya ũmĩtuagĩre omũthenya mahuti. Thungura nĩyendete gũikaikara handũ hatheru, koguo kiugũ kĩayo nonginya ũkĩhatage nĩguo ĩgaikara ĩgĩtheru. Ningĩ nĩyendaga kũheo maĩ omũthenya. Maaĩ maya makorwo me matheru.

Mwanake ũyũ nĩatinĩtio magũrũ me merĩ na kwa ũguo ahũthagĩra magũrũ ma gũthondekwo, koguo omũthenya nonginya ekĩrwo magũrũ maya o kĩroko nĩguo ahote gũthiĩ na njĩra. Magũrũ maya magũthondeka matirĩ hinya gwĩkĩra tondũ no mũndũ gũikara wega, nakuo kũgũrũ kũu gũkahatĩrwo nginya gũgatigĩrĩra atĩ gũtingiumana harĩa kũrĩ nĩguo mũndũ ũyũ ahote gũthiĩ na njĩra.

Ũkoria wa nyeni na mboga, nĩ ũrehaga gĩkeno kĩingĩ thĩiniĩ wa mũtũrĩre wakwa, tondũ mboga na nyeni itioyaga ihinda inene igĩkũra, ningĩ itioyaga mbeca nyingĩ ati nĩguo irĩmwo tondũ ũmbataraga o gathumu kanini na ndũgumbatara gũitĩrĩria bataraitha cĩa goro. Thutha wa mieri itatu wĩna nyeni ciaku na níĩ ũkũhota gũciendia kana ũrĩe na ciana ciaku.

Kwĩruta kwaria mbere ya mũingĩ, nĩũndũ wa bata mũno thĩ-inĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ tondũ ti mawĩra maingĩ mangĩrutĩka, mũndũ atoĩ kwaria mbere ya mũingĩ. Mũndũ nĩ abataraga gũkorwo na ũmĩrĩru, ndũkaigue guoya na ndũkae gwĩtigĩra andũ. Mũndũ ningĩ nĩabataraga gũkorwo e mũndũ wa kwaria ũma, ndũkahenie andũ rĩrĩa ũramarĩria nĩguo makũhe gĩtĩo. Wĩhumbe wega nguo cingĩheka gĩtĩo, nĩguo andũ matikae gũkũnyarara, ningĩ nĩguo mahote gũgũthikĩrĩria matarĩ na wagagu.

Onagũtuĩka ndũmagĩra mbeca ciganaine mĩeri yothe, mweri wetandatũ nĩhakoragũo na ũgarũrũku, tondũ nĩguo njokanagĩrĩria mbeca ciakwa ciothe nĩguo ngũre bataraitha ya gũĩkĩra mũgũnda-inĩ wakwa. Nĩ nĩmaga mbembe nyingĩ, na kuoguo nĩbataraga bataraitha nyingĩ mũno na ĩkoragũo na goro makĩria. Baita ĩrĩa nyonete mĩeri-inĩ ino ĩngĩ yothe, nĩyo ndũmagĩra kũgũra bataraitha ĩno na ngekĩra mbembe-inĩ ciakwa. Ningĩ mweri wa ĩna, nĩngoragũo na ũgarũrũku, tondũ nĩguo njokanagĩrĩria mbeca ciothe, iria ndũmagĩra kũrĩha thukuru mwaka ũcio mũgima, ngacokanĩrĩria mbeca na ngarĩhĩra ciana ciakwa thukuru mwaka mũgima.

Ino nĩ barabara ĩronekana tarĩ gũthodekwo ĩrathondekagwo no ndĩnarĩkĩrĩrio na ndĩnekĩrwo rami. Atongoria aingĩ a bũrũri wa Kenya nĩmeragĩra andũ atĩ nĩmekũmakĩra mabarabara no rĩrĩa barabara ĩyo ya kinya nuthu ĩgatiganĩrio kana igateanĩrio nĩtondũ matirĩ na mbeca cia kũigana Kaingĩ mbeca icio cikoragwo cianangĩtwo na ikaiyuo nĩ arĩa maraka ma barabara nakoguo andũ aingĩ matikoragwo na barabara ciĩkĩrĩtwo rami ciagũthiĩ icigoinĩ ciao.

Ũyũ nĩ mũrwaru wĩna thĩna wa ngingo na rĩngĩ ngingo yake nĩnyunĩku nĩkio ekĩrĩtwo kĩndũ gia gũtira ngingo ĩyo yake ningĩ nĩaronio mbica ĩrĩa ahũrĩtwo ya ngingo yake nĩguo ngingo yonekana nĩha yunĩkĩire kana nĩ ha hena thĩna. Thibitarĩ ĩno nĩronekana ĩna ũbacĩrĩri wa gĩkĩro kia igũrũ tondũ ũrĩrĩ nĩoronekana wĩ mũtheru na mũrwaru ena handũ hega ha gũikara nĩkũronekana kwĩna macini njega cia gũthondeka mũrwaru ũyũ nanĩaigĩtwo wega

Thurua cia kũgatĩra tigiti wa gũthiĩ handũ haraihu nĩciongererekete mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa andũ thikũ ici matibataraga gũthiĩ thabarĩ ndaya nĩguo mone gĩturwa ta gĩkĩ gĩa kũgatĩra tigiti wao, na ningĩ o ũrĩa iturwa ici ciongererekete mathogora ma gũthiĩ thabarĩ naguo nomo manyihĩte ũũ ũkagacĩrithia ũthii thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkwa na andũ aingĩ nĩmarahota gũthiĩ thabarĩ na ihenya mũno.

Aya nĩ andũ a-rũrĩrĩ rũa gĩkũyũ, maraina mekĩrĩte nguo cia kĩ ũndũire. Nao andũ nĩmarũrũnganĩte nĩguo mamerorere. Aya ni muhiki na mũhikania nao rũrũ nĩ rũracio rũao. Magongona ta maya ma ũndũire nimongererekete mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa. Maũhiki ma ũndũire na kũracia kĩ ũnduire. Andu nimarakenera mũno, magatumithia nguo cihanaine cia ũndũire na magathiĩ mambũra ta maya.

Acha, ona gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri nĩ eranĩire kũheana kompiuta kũrĩ thukuru cia mũthingi ndari ahota kũhingia rĩeranĩra rĩake. Mathomo maya ma tekinoronjĩ nĩ mabata mũno tondũ nĩ mahũthagia mũthomere wa arutuo. Kĩrĩa gĩothe mũrutwo arabatara kũmenya gĩkoragwo kompiuta-inĩ na kwoguo nĩekũhota gũgĩetha na akĩone raithi ningĩ mathomo ma tekinoronjĩ nĩmegũteithia mũno kũhe mwana mũthingi wa kĩtekinoronjĩ tondũ o ũrĩa thikũ citathiĩ noguo mawĩra maracenjia na mawĩra ma moko nĩ megũthira matigare maya ma kĩtekinoronjĩ

Sacco ĩno nĩ ya bata mũno tondũ nĩiteithagia mũndũ ũrĩ na mbeca nini. Makũheaga ngombo cia mbeca maita matatũ ma iria wĩigĩte thĩini wa akaunti yaku, ningĩ tonginya ũtware mbeca o mweri o mweri, nĩ rĩrĩa wona ũgaikia mbeca ciaku ona kũrĩ o ũguo thina ũmwe nyonete ngĩhũthĩra sacco ĩno nĩ atĩ nonginya ũkorwo na mũndũ nĩguo ũkomberwo ngombo ici. Mũndũ ũyũ nĩ wagũkurugamĩrĩra ũngĩkaga gũcokia mbeca ici.

Andũ a gĩcigo gĩakwa, matirĩ na ũhoti mũnene wa kĩmbeca na kwogwo mahũthagĩra ngũ kũruga irio ciao. Mathiaga mũtitũ na ithanwa makauna ngũ na magoka nacio mũciĩ nĩgwo maruge nacio. Ningĩ, ngũ ici nĩmacicinaga cigatuĩka makara. Na rĩrĩa mũndũ arenda kũhũthĩra njiko kũruga irio akaruga na makara macio atekũhũthĩra mbeca ona imwe. Gũkorwo tũkuhanĩrĩirie na mũtitũ nĩgũteithĩtie andũ aingĩ mũno tondũ matigũraga ngũ nĩgwo maruge irio ciao cia o mũthenya.

Ingĩthiĩ igoti-inĩ rĩrĩa rĩ hakuhĩ na niĩ, na ndĩmatarĩrie atĩ nĩndĩrenda gũcenjia rĩtwa, nao manjĩre ndĩhĩte atĩ nĩ niĩ njĩtagwo ũrĩa kandĩ ĩyo yakwa ya gũciaro yandĩkĩtwo, thutha ũcio manjũrie gĩtũmi gĩakwa gĩa kwenda gũcenjia rĩtwa nĩ kĩrĩkũ, na angĩkorwo itũmi ciakwa nĩ njiganu harĩ o, nĩ mekũnjĩtĩkĩria njenjie rĩtwa. Nĩngũrĩha mbeca nini nĩguo njenjerio rĩtwa, no thutha ũcio nĩ ngũcoka njenjerio rĩtwa na heo kandi ĩngĩ njerũ ĩrĩa ĩna rĩtwa rĩrĩa ndĩrenda.

Aca, ona gũtũĩka thirikari nĩyeranĩire atĩ nĩkũgacĩrithia gĩthomo gĩa digital na njĩra ya kũheana kompiuta iria ĩrĩtũmagĩrwo nĩ mathukuru ma mũthingi, ciana cia thukuru ici itirĩ ciahota kwamũkĩra komputa icio. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio ciana icio igũkũra itarĩ na ũmenyo wa gĩtekinoronjĩ, na nĩ ũndũ wa thukuru icio gũkorwo ciĩ kũraihu mũno na mataũninĩ, itihotahaga kwamũkĩra motungata maingĩ, na ciana icio ona rĩngĩ itirĩ ciahutia kompiuta kana cikamĩona na maitho ũyũ nĩ ũndũ wa kĩeha mũno.

Ĩĩ mũtongoria wa gĩcigo gĩakwa nĩegũkaga kĩharo-inĩ gĩa cukuru ĩmwe gũkũ gwitũ nĩguo ahenyane motungata mathibitarĩ ma tũhũ. Hamwe na kũhenyana motungata maya mũtongoria ũcio nĩ aratanywo kũarĩrĩria ũhoro wake wakũhũranĩra gĩturwa kĩnene kĩa mũtongoria wa bũrũri thĩiniĩ wa gĩthurano gĩ ũkĩte. Hau kambere mũtungata ta ũyũ nĩ arokaga na akahe andũ mbeca, no nĩ marakanirio koguo mĩcemanio ta ĩno ndĩrĩ koragwo na ũheyani wa mbeca kũrĩ mũingĩ.

Ĩĩ nĩkũrĩ ikundi citarĩ cia gĩthirikari citeithagĩrĩria guthereria gĩthomo gĩa kũhũthĩra gĩ-tekinoronjĩ itũra-inĩ rĩakwa. Ikundi ici mũno mũno cirehaga gĩthomo gĩkĩ kũrĩ ciana cia ndigwa. Mambaga guthiĩ mabũrũri ma na nja. Marĩa marĩ na ũthii wa nambere mũno na makamakaĩra makaheo ma komputa . Komputa ici nimarehaga itũra-ini riakwa na makahe ciana cia ndigwa. Ningĩ nĩ makĩire ciana cia ndigwa giturwa kĩrĩa mathiaga gũthomera na komputa ici, magĩteithagĩrĩrio nĩ arimũ ao, aya akũĩrutĩra matarĩ akũrĩhũo nĩ thirikari.

Mathukuru ma mũthingi nĩmagĩrĩire kũheo kompyuta, o iria cieranĩirũo nĩ thirikari, nĩguo ciana ici cia thukuru wa mũthingi cianjie gũĩthomithia maũndu ma kĩ-tekinoronjĩ. Hamwe na ũguo thukuru iria itekĩrĩtũo thitima nĩciagĩrĩire nĩ ciĩkĩrwo thitima nĩguo kompyuta icio cikahotaga kũruta wĩra. Gĩthomo gĩa tekinoronjĩ nigĩkũhe ciana mũthingi mwega mũno tondu maica maroka tekinoronjĩ nĩyo ĩrĩtũmĩkaga mũno gũkĩra mawĩra ma moko.

Aciarĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa makĩria arĩa marĩ na ciana thukuru-inĩ cia mũthingi, nĩ morĩtie thirikari ĩmahe kanya ciana ĩgathiyaga thukuru gũthomithio gĩthomo gĩa kĩtekinoronjĩ, rĩrĩa mathaa ma gũthoma mathira ma o mũthenya. Mũtaratara ũyũ nĩũkũgacĩrithia gĩthomo gĩa kĩtekinoronjĩ, tondũ ciana citianjĩrĩirie gĩthomo gĩkĩ rĩrĩa ciatanyĩtwo kuanjĩrĩria. Ningĩ rĩrĩa ciana cia kĩrathi kĩmwe ciaheyo kanya ga gũthoma na cio ciana cia kĩrathi kĩu kĩngĩ cikoya kanya kau kangĩ, nĩguo ona kũrĩ na ũnyihu wa arimũ a kĩtekinoronjĩ ciana ciothe citigĩrĩre atĩ nĩ ciamũkĩra mũtungata ma gĩthomo gĩa kĩtekinoronjĩ.

ũgũri wa indo kũhĩtũkĩra intaneti nĩwendetwo mũno thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, tondũ kaingĩ nĩmendagia indo na thogora wa thĩ gũkĩra nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na naniĩ, ningĩ indo cia intaneti nĩikoragwo irĩ mĩthemba mĩingĩ mũno koguo nĩũkũhota gũcagũra kĩrĩa ũkwenda, kana rĩngi ũcenjie meciria wona iria ingĩ cirĩ hau. Indo iria itonekanaga mũno cia thitima ndukainĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ naniĩ, nĩhotaga gũciona intanetinĩ, na ngahota kũigũra narua na ngareherwo nginya gĩcigoinĩ gĩakwa.

Aya nĩ andũ maronio kũhũthĩra thimũ, kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ũkoraga rĩngĩ mũndũ ona ena thimu no ndoĩ kũhũthĩra thimũ ĩyo, rĩngĩ nĩekwendaga gũtũma mbeca kũhetũkĩra thimũ no ndoĩ ũrĩa thimũ citũmagwo thimũ-inĩ, nake nĩetaga mũndũ ũrĩa ũĩ kũhũthĩra thimũ na agoka na akamũtũmĩra mbeca iria ekwendaga citũmwo, andũ nĩ marurunganaga nĩguo makona mbeca icio igĩtũmwo, nĩguo onao mamenye ũrĩa marĩitũmaga, ũhũthĩri wa tekinoronjĩ nĩ ũtheremete mũno thĩinĩ wa itũũra rĩakwa.